Mae en olayo, olayo en chiemo mipidho e puodho . Mondo ng'ato opidh olayo, dwarore ni mondo obed kod rapur, obed kod tol, kendo obed kata kod manyiwa kapuodho ok en puodho ma ochiego chiemo maber. Kendo olayoni mondo pidhe, dwarre ni mondo ibed kod joma tiyoni e puodho, ma gin jopur kata jolwedo. Rapur ibotigodo sama ipidhe, kikunyo buche mondo okete mondo ekang' bang'e, oti. Tolni ibotigodo mondo olos lain achiel mondo olayogi opidhre e laini maber. Bang' olayo koseti, inyalo ga kome. Komo en gima itimo, mondo ogol gimoro amora manyalo ketho dongo mar olayoni. Olayo kosechiek, tigole e puodho.

Puro mar alot. Alotni iluongoni dek. Alotni ne en alot mane jochon luongo ni kienyeji. Ok en alot ma ipidho matindegi. Ne alot manipidho kosegole e ouodho, to ni ikwoge. Kwogo mar alot ,ne en ni ikete i agulu, titede kuom dakika moko mang'eny. Ok ne en alot mitedo kawuono tichamo kawuono. Kuogo mar alot ne en ni koseket e agulu mochwake, tiboga ole chak pile ka pile sama imure. Sama imureno, jomoko be ne nyalo rego njugu to medo e i alotni. Alotni en alot mamit, kendo en alot makonyo gi gik mang'eny ei del. Jomoko bende, pidhe mondo ouse e chiro. En alot ma koyowa kendo okonyo del mondo obed motegno. Alotni en alot mamit.

Mokuongo en bedo gi chiemo ma ler mi ing'eyo ku ma oae. wen ka opidhi to gi kelo tong' kendo gin be inyalo ga chamgi. Ki ipidho gi in iwuon ti ing'eyo gik mi imiyo gi ma gi chamo kod gik ma gi modho omiyo pidho gi ber nikech ing'eyo ngima gi be. Mi ibed gi chiemo ma ler gi man kod ngima ma ber. Gi kelo manyiwa bende, chieth gweno ka ochok ma ber to en manyiwa ma ler kendo ma ber ne puodho. Gwen konyo e chamo gigo ma oti ma ok dwa e dala bende, gi chamo lum ma oti kuonde ma ok dwa. Pidho mar gweno kelo odambla ka ouse. Gwen nyuolo tong' to kata gin gi wuon be inyalo ga usgi mondo ochamgi ne ring gi. Ki iuso gweno ibedo gi pesa kendo odambla ma ber ne ofuki.

Ofuko mar pien, berne en ni otegno kendo en ofuko manyalo budho kitiyo kode aming'a. Ofuko ma olos gi jwala bende ber. Berne en ni nyathi nyaloga dok dala to koth yude e kor yo kapok ochopo dala. Ober nikech ofuko molos gi jwala biro miyo pi koth ok donj e bugene.